Taam kobitunat mising koroi en korenyun kiboishen komatundek sikobit kotekak bortanyon mising kokoisto mionwokik en borto.

Osinyoru koot nekioldoen mayek ak inyoru pamit ak leshenit, netai yoche inaii ilee biikab koronoton koyee mayek, nebo oeng imoche inde olemuch konyor bichutok yee mayek en oreet nebo araka akityo kenyor pamit ak leshenit, moche itinye tukuk tukul cheboru kole iyanaat ialde mayek eng' yotok ako maiyanat kora ialde mayek chemoiyonotin en serikali.

Imuch awal lesenitab ketisiet nenyu. Amune ko ni, netai, wendi lesenini kotko makoboisie ago yoche tagetis eng' oret agoi makoi agetisie komatinye lesenit. Ko oret nekisubi maui, nyumnyum kenyor isub kityo arorutik chekakigonin agoyanat kunotok.

Asianet chito ole kiboistoi ole kiboisiotoi boisioni, netai, moche chito kogonkei konai agoek inendet ne kaguro kolenjo nyon ineta. Missing ko sigonai akobo boisioni kora ko sigo mutai akimach kesir kasi kongen oli kinomdoi computer anan ko simet.

Boishoni en technologia ko kiwal booshonik ak kasarta en korenyun tai kouni, betushek chuu kebirto simeit eko kemwaita lokoiwek koikuu chokinet, nebo oeng imuch anai ngalek chependoti en emet ak Koraa inyoruu abari en chokinet .

Bitunat mising eng korenyu. Kiboishe kelioji? Kiboishe koek matundek istoi mising ng'alekab mianwokik eng borta akutesei kimnatet eng borto.

Koroi kora kikuren ndisiot eng kutit nyu. Kikonortoi ano? Ko kakurur keame, kotom kurur kinuset eng tabut anan ko ole lalang sikobit korur.

Koroi ngotebi mising amakiam kong'emokse ak ko nge'mak sikwam chito kowendi kong'eme moet nemutai koumioni chito ak komach chepkondok chekimuten sipitali, kokinemi keam kotomo koit betushek cheng'emokse.

Korenyu mising ngager koroi konyone metit nyu tumdo, anan kebure sherehe mising kou koiywek, mi arusiytek, mi komang'u bisanaaek mi angot keychin chito tum age tugul ya katiet nee kou noto.

Koroi kechoben ing'okiet, netai kebore ing'okiet ketile katit akityo kinde kosaita korotik, akityo kinde beek chebelebiik sikeisto kororik ak kinde maa korur akityo sikeam.

Boishen sait benkishek chemeng'echen mising ko ng'ebang'an lainda keboishechin chito en araka ago en chokyinet sikobit ketoret chitukul nekonyo bankishe chotok ak kwoo kaa kobaibai ak ko koketoret.

Kit netesetai, kit netesetai en yuu ko miten chito ole kile huduma center miii kitoreti en ngalek ab ecitizen missing kii ko sikenai kele ngo akenai kele bunu ono ak ityo siketoret en kii nekomoche.

Ing'oker nii konyone metinyun kolee nyoo kinetke tukul amun yuto yuu kakisir train with us koboru kole kokikur chii aketukul konyo anan konamke ak biik cheechen chebo kompuninotok sikinet ak kinoisechi en ng'alekab kombuni notok.

Obwote ng'aro boishoni ng'alekab chekile ecitizen, karamwaa Eng taa yoon olee, ecitizen inii kotoreti biikab Kenya ak chii aketukul nekonyo emetab Kenya konyor ketoret ak konai chechang akobo ng'alekab emet.

Yuu ko iboru olekinyorundo test chekikayai chii aketukul either ng'okiitore kilasitab sisit anan ko kilasit nombo taman ak oeng, yuu ng'uni iboru kolee indoi kaineng'ung ak yekile index number kwoo yoto yoo sinyoru tiemutikuk olekoiyaite ak olee ng'okoisir anan ng'okoibut.

Koroi mising ng'eam konyoru kotoldoleiwek borto chemokotin ak ko kora kotoreti ng'iam ibiyony chito ak ko kora ng'iam yoon lolee asista kotise melel.

Amitwokichu kotoreti istoi rubet ak ko mising kwome fundinik anan ko chii aketukul neyoe kasi nenyikis nekiboishe mising ngubut neoo.

Missing koroi KO amitwogiik, ame missing biik chon moboishien nguvut missing en kasit, anan kwome chito agetugul ngokas rubet kidogoo

En kutit kekuren maperiat, kiomdo Ono kichuri asiam kichuri mokotyet asikeam nepirir nemii orit akoiste mokotyet.

Nyone metinyun amitwokik anan ko rubeet ng'aroo tukuchu kikuren kangumu mising keomndo chaik anan okot keamnda soda anan ko beei.

Toreti missing koroi en rubet tii anan ko kokon kotoldoli kokochi kotoldoleiwek borto sikopit kokimit borto akotakotesta kwani boishonik chebo kila betut.

Lokoyat ndoni missing keyome kokokeborok cheomishei ako Koraa kotoretin borto kokochin tindoi kominutik che Chang en borto kirindoi mionwokik.

Ole kikonorto koroi kindoi omitwokik yoton ak ityo Keker amun tindoi muket nyin Keker ak itokunde kotakololongitun omitwokik en yuton, ne nkokor kokilele. Kiyomiss Kotor kololong omitwokik.

Ole kichoptoo koroi kinemu en oinoshek kii anan ko nyanchet tii taityo nyokisto mokotyet nebo barak akinde ama ndachemukan kinemi ketupchi nyanyik kii soburyet komii maa ketes munaita kende tunguik kii ak kende samakyat ndoniton korur ak ityo nyokeam.

Matudayat ndoni missing ko toreti ngalek ab teset ab beek beek en borto ako Koraa kokochi kotoldoloik borto nemutai monomin mion mionutik anan ko kii agetukul ne ngab konam bik yakai.

Tukun cheokere en yuu ko mising ko ruretab matundechu, matundechu koruryo kosir nemutai ngolen akot kwaam chito kokere kolenching'e acha toos kokirutyi Kerich anan kokinde nee sikoruryo nenoo.

Kerenyun akobo koroi ko omitwokik kii ako onyinyindo nyin kobo oliet kabisa nemii barak toreti missing en ngalek ab moet ak kipnotet.

Kobiretab koroii mising imuch inde olemii beek anan inde olekaitit simores nemutai ng'ele keboishe chii ko kokoyait anan kokosich tukun chemokoron en borto.

Koroi mising ko amitwokik en borto kotoreti kokonu kotoldoleiwek chemokying'e borto mising ko kokimiit kowek ak kokimit baretab mionwokik eng' bort.

Olekiomndo matundiandani kouni, kichuri mokotiet nebo barak ak kepchei kobun oengu, yeityo keisto lokoek chemiten ng'orietab matundiandanitok kong'et yotok iyam nekong'et kotoret borto.

Konoretab koroi missing ko kekonor en olekaitit, ingotuiyo ak asista anan ko elelalang ko ngemokseei nemotin, koyoche kekonoren ole kaitit ako olemomi tiongiik chemengech

Eng' gerenyun missing, ago oli kwagaste komwoe biik chechang ba tesetabtai ak bandabtai nebo koroi, mache missing kotaketes kerichek chekiboisie kotakomi mbar ne mutai komang'emokse ago kora kotesak olien nyi nebo beit.

Amitwogik chu missing kechobe mitei dania, mitei nyanyek, mitei kitunguik, ako kora keteshin mwaita eeh ne missing kora mabetei safuriet eng yotok amu notok neboishei missing eng maa.

Koroi missing kechobe bandek, bandechutok kindoi maa ichenge safuriet inde maa ak ites mwaita ak ites chumbik taityo ikorokan ak iger kityo ak ikany korurio, takakorurio isutu eng maa ak iam.

Koroi missing kotesei kimnatet eng borto ne missing ko ya imieni chito kwomei netoreti eng kanyunyumetab kerichek atya kora kotoret eng kirindaetab mienwogik che somis.

Chang tukun che imuche keboishen nekotoo matudayat ndoni netai komiten maembe nebo oeng komii maperiat nebo somok koimuch iboishen lakwas.

Koroi mising kotoreti koik amitwokik, kipchee kobun oengu akityo iton ak inde maa akityo mutai iamnde chaik anan koyakai ibunu mbar inyeiyome.

Ngoker boisioni ko bo kamanut missing ngibai ngokaik inyoru tugun chechany, Netai inyoru mayaik mayaik kialde ko chepkondok, Kora ngialde ngokiet ko chepkondet ne indei lolet yeityo kora inyoru keturek ne mutai kilen kewe imbar ipkotoreti eng ngalekab katoltoleiywek.

Tugun chemile biik en yu, netai ko kitakokeere ngo che kiboishien eik kibotishie eng imbar, nebo oeng matem buchu mbaret simutai ngot kwendii kobendi eichu komokere koui kobotisyetnywan

Kit netesetai en yuu ko kin kekilen kiruri peek, chepyosanii koruri peek kii ak ityo koib koib koba tinga nee badaye Koraa nyokeboishen koik kekwonset koik kimiet anan kichulchi kechulchinen uji lakwet nemingin.

Chang tugun chebo komonutiet en yu netai komiten ngororyet, Nebo oeng komiten ngechiriet, Nebo somok komiten suswek cheome ngororichu, Nebo angwan komiten ketik, ketik kotoretii koib robta

Missing konoretab tuguchu ko mokikere anan komokindoi ole lalang missing anan kinde ole tos kuchut kalyangiik. Oko konorenyin kora imuche ikonoreen bortoo notok ko keam

Yuu kit netesetai ko baet ab neko, nechu kekuren en ingeresa dorper sheeps eeh baet ab neko chuu ko bo komonut missing en temindet aketukul amun ndakialda nechuk kopitu chepkondok che imuch kelipanen chepkondok anan rabishek chebo sukul lii anan okot kealen tukun chekimoche en kurgat olan tukul anan ko yon komoche keboishen chepkondok chuu kimuch kealda artet en yoton yon kotoret kosuldae kit nekokimoche.

Pitunat missing koroi en korenyun koboishen kelyonjinii netai kiboishen koik omitwokik, nebo oeng keboishen koik omitwokik chebo tugaa, nekoo anan ko ngororik.

Boishoni kobokomonut en kokwet, netaa konii, kinoe kele chito ko ng'o ako tinye kasi nee, nebo oeng mutai ng'eleen kimoe chito kalel anan ko kayai kiit netai kenyoru araka.

Keren nyu netai akobo boisioni ko toreti missing, Ko lagokab skull ikojin chepkondok kolipane chepkondok choto chemokjingei eng skull, Atya kora kongetyin kiy nebo lolet ne mutai koale ngoroi wee kwole amitwokik ako toretkei kora.

Boishoni ko ngo atinye ngomnotenyun kouni kotoreti ngalekab rutunet anan koyekoruryo komemuchi koit ingwony minutiichoton chon

Kerutik chu ole kiakaste akobo ngalekab SHA, Ko netai ko toreti eng kanyoisetab bik che memuchigei anan angot kimuchigei kora kotoretin konyain taitya mutai nyoilipan komutio anan kora kotil mushahara chekuket.

Boishoni koboo komunut missing ngamun ingetsutsoo, kotoretii kochok minutiik chekokinde ngwony, Alan ko kora koteretii konyor kotoltoleiwek

Ole kiamdoi kichuri keistoi mokotiet atya kinde maa kochamukane beek taiyto kongetgei yotok isutu chi igany kour ngikose teteshe chumbik iteste ak iam ak imuch iamte chaik.

Kit netesetai en yuh ko kit nekileen kitese katoltolwek ketesyii minutia. Eng yoh kokanam chichon katoltolweik moche kotestai, kondee keringonik

Ingemin minutik kouni kotoretii, aenge KO en yu koyokibute, kebute nekokoruur ak kemeto netomo korur, ak yeityo kotoreti amun kokinde lainda ako lainda kobo kityok minutik alak

Koroi ko bandek che kikoyomio, mechei kebor asi kinde kuniok ak kerat eng choge kikonyi kealda anan kokonyi keboisie keam.

Eng yu ngiker chicho koyotei bek eng mutaroit koyatnyin imbarenyi sikobit kobis minutiknyik sikonyor asikobit korurio minutichutok ak koalde anan sikoam.

Kiakee nekimuche keboishien nekotoo ni koimuch keboishien sukuma anan ko kebichek, kewalen koroito nii. Anan okot kora komiten angot spinach ak tugun alak

Kit netesetai en yuh ko kiyoe minset, keboishien mbaret nemingin sikenyor minutik chechang kosiir chekotokinyorunen imbaaranoton nii

Keerutik cheokere okobo korou ko imuch kemin sikeboishien en baetab tugak ,nekoo anan ko ngororek. Anan okot kora kotoretii en loksetab ngungunyek simalaa beek

En yu ko kakibol biasinik eng imbar, ak kemoche kealda en soket Nenotok kokindee, kakitabaan chekororon ak chemokororon

Tugun chebo komonut en yu komiten amitwogiik, mi saniit ,mi kechikoik, mi chupook

Inkoker yuu yone metinyun kole koi tanya ako moche kityoki ana komoche kekei ak ityo okere baibai chepyosanon bo tanyaton.

Bo kamonut keyai boisioni amu, Netai ketoret moita kosob yatomo kotoi kwam suswek atya kora ketoret teta simat kobar chego ako kora ngikei chechutok ialdoi inyoru chepkondok.

Ochome boishoni amun netai kenyorune cheko ako chechutok imuch iboishen anendet oluu anan aalde onyorunen chepkondok chetoreton koyai en komoswek alak. Nebo oeng tanyi ko koiwon teta age ne moita noton ne mutai koet koi moek alak.

Koroi ko matundiat ne kwam chi komuch ole kimwoitoi komuch kokerto chito missing ako kora kotoreti konu toreti kalekab kirindaetab mienwogik.

Kii kechoben kouni kimildoi, korongi imuch iteshi ndeguk wee imuch iteshi piasiat anan imuch inde muchelek anan Koraa imuch inde pendo ak inde korur.

Boisioni ko bokamanut missing eng kokwet amu ngiee chaik karon kou ane nekianaite aee chaik, ngomae kwomo metik kotoreti notok netai mat mwam bik metit. Nebo aeng kotoreti kokon kimnatet ak kobiyony chito.

Olekichoptoo nii income muchelek kii inde maa ikorkot ak muaita akiteste beek ak ityo maragwek indoit maa ak iteste beek kii koruryo ak ityo nyo isus.

Kerenyu netai akobo bichu kotindoi atebet nemobo kotugul. Nebo aeng kaam amitwogik che kataindoi sanit simwam kosir kwomune maa ana mwomunee safuriet.

Kiit netesetai en yuu ko belsetab bandek kijanaekchu anan murenjuto chuu miten yuu kokobut bandek eng mbar ih nyokolal maat ih anyokobelso toreti kora eng kokimit borto akobiyo chito

Kerenyu akobo koroi netai, toreti eng minsetab minutik che mameche masta ole oo. Nebo oeng ko bitos minutichu eng haraka aku much kealda ko mabek arawek somoku anan akot arawek oeng.

Ole kichobtoi ni ko kindoi maa ak ketes beek ak kemeto kochamukonso kochamukonso imenu iiste beek ak isus taitya ngikas imoche supu iteshini beek.

Kichope kouni kitone ak ityok kende maa ites muaita, ites nyanyik ak ites kitumguik ak imete koruryo ndoruryo iomishe chito.

Kerutik anan chepo koroi, ko netai kitestoi amitwogik si kuanyinyitu, nebo oeng ngi tinye chii ko much ialde inyorune chepkondok

Kii ne tesei tai eng yu ko chicho ko istoi minutiet ne ma kararan anan ko chopachopi ko teb komie, neitio nebo oeng agere kakinde suswek si matar beek asista eng ng'ung'unyek

Achame boishoni amu mising ko konu chepkondok, aku chepkondochu ko much tai itise mung'are ng'ung eng mbar ites nyanyechuto chu ako kora ko miten kaimutik chebo nyanyechutochu much koyait ko tomo ialde tugul.

Kii ne tesei tai eng yu ko chichi kanam, ketit age , kanam ketik oeng kutil nusu teitya kotuyo ak ketit age sikoek ketit aenge.

koroi kechobe karnet aku karnani kemuch ke kolse eng mbar anan akot eng kapngui ya imeche chii ikoltugun eng haraka anan eng chokchine.

ki ne aae biichu eng yu ko tyeme kokei minutik che kikururio ako kora kondei koteb komie minutichuto eng ole mi

Bitunat missing koroi eng korenyu, much keboishe koek ketik anan ko kora keboishe koek minutik che mutai kokonu logoek che kiboishe.

kii ne mile biich eng yu ko long'itab weri anan boyondoni katindoi korotik nemakinoi kole kobunu ano korotichoto.

Bo kamanut kiiy age tugul eng yu, netai, komi ngungunyek, bo kamanut. Nebo aeng komitei kanyitiik, kanyitichu kotoreti ngungunyek eng ngalekab koristo ak ngomeyo kanyitichu kora koeku katoldolweik.

Boisioni kobo kamanut mising amun ngiro chito koboiboichini akot kwaame matundianoto. Negeere ile ndekiligei chi ikol minutik chekonu matundek cheu chu iboiboinchini akinye iame.

Ngadamakikolei tuguchu eng korenyu, ko ole kibatei kende sesiok anan ko guniet akeyapta anan kesipto koba soket, ne sokonato komaloo eng olomi.

Koroi kotindotugun chechang chetoretii emet, netai ko amitwogiik, imuch kemim koik minutiik sikosich alaak, chekisich chutok alak kealda kobii chepkondok eng bororiet

Nyone metinyun kit nekaran nia ndokeer amitwogichu, netai boiboenyin chi sikwomee amun ole kakisustaa ingokiani, ak ole kakikwang'nda kimioni ko kararan, ako chito iniome iboiboenyini akibionyii

ole kiomdoi ni kole inemu sanit akinde kotit iam bendo amete kowot taitya, avokaino inemu koita akiam bendonyin akiiste mukutiet

Chang tugun chebo komonut eng yuu, netai mii ng'ung'unyek nebo oeng ng'ung'unyek chuton komii ko mbaret, mbaret kobo komonut nebo somok komii ketiik, ketiik koibu rop

Keerutik chekirakas akobo koroi netai anyinyindonyin, nebo oeng kebiyonyee nemotin, Nebo somok komuch keboishien en koiwek anan ko tumwek alak tugul

Olekukonortoi muchelek, indei kuniet, akipinde olemorikchin beek anan ko olemoitchin beek ako kora, muchi pinde olelalang anan ko olekaitit.

Ole kiwalda gee boishonik en kasarta en korenyun ko ngapi komoropon ak komii imbar minutik chuu ne mutai kopendii ib koresho nemoto kokonu rurutik chekororon.

Bo komonut kechai boishoni en kokwenyun, eng imbaret nemingin imuche inyoru kesuutik chechang ak inyoru kora keswek chechang, ako kora komomoche katoltoleiwek chechang missing,

Olekiyoitoi boishoni en kokwenyun, ko kisember ak yeityo yon nekit korur kebutt ,keam ak keib koba soket

Kerutik chu akopa koroi ko uni: "netai komuch keam koek amitwogik, ako koraa koeku amitwogik chepo tuga, mising' ko neko ana ko ng'ororik.

Ng'oker kii ko tiondo netore ak ko amee minutik eng' imbar, netai olekistetoi Koo much keboishen kerichek chechoton kobore anan keboishen kerichek matkobwa imbar.

Kerenyun ako baishani Netai kekes anan kokebut kounoo ko chepkondok chechang akomuch kotaret Eng baishet age

Ole kiyoytoy poisioni eng' kokwenyun: kipati imbaret, neityo kenam minutik chutok i'p kegol ketesta katoltoldoywek ake gany koropan, ndaropan kong'etyo akegang' keswotik kwach.

Pa kamanut koroi Eng piik ab kokwet nyuun Netai kokouni imuchi kengaaa akoek amitwagik anan kebaee kiagiik sigokon chego

Kiiy ne yeyoe koroi eng sobetab kila betut ako amitwokik chebo kotugul ako ngiyoo kepiyoni nematiny anan ko kora, kokakekes komuch kepae tuga anan ko kiyakik.

Bo komonut baet ab kityakik en kokwet amunee konii pitu pendo anan koo ngebai kiyakik chuton chuu ingealda kopituu chepkondok.

Olekiwaldakei boisioni eng kasarta ko uu ni, kingobit toroktok anan ko tinget, komuch koisto ngalekab mokombet ne kinome eut, akot kora kochokchin ngalekab kabatisiet en imbar.

Tugun che milei biik eng yu, ne tai, kitokogeere ngo chekipoishe chepunguut nekata sapuriet nekait nekakichope karnet. Nebo aeng, maat ne mile biich.

Ole kichoptoi kouni kindoi Maa taite ketesta bek AK ketesta biasinik olekakichangandangia koik amitwokik chekostoi ako chekibiyonye.

Chopet ap.korokwek chuuu kinusii kinuseee peeek kokakoporok nikichop koek musereeek

Kariik chekipaishe Eng boishonii konkarnet anan ko bashenit nekitacheee pechutok chuu

Tugun chepo kamanut Eng Yu ko lakwet ap.sugul Nepo somok KO kainutik chepo (Kenya)

Pogomonuut poisioni amun sigonai piik imanda ak koraa konai ole kii beetoe en ngal ab kecheng somanet anan ko sugulit neimoche iwee chito yekaitar class number taman ak oeng.

Abwoti akoba boisionik che kiyae ne kikosirto inendet Wafula Chebukati, ak kora kibagengeit tab ne itelelndochin biretab kura, ne notok ko IEBC.

Oliet ab chumbik miising ko chumbik chegiboisie anan ko choboisie anendet kooo chito netai chumbik ko olienyin komii komyee ngandaa kab kelee ooh kagites komii olienyin komyee.

Kiy neteseitai eng yu kakibor technologia nebo emetab kenya chotok kotareti bik konetegei ak konoisechigei ole aitoi kazi

Tugun chebo kamanut eng yu ko chang netai ko nekile Learnwords notok ko kinetegei ak kinaisechingei ak age tugul kinetegei kinaisechingei ak kogon kende metit.

Bo komonut boishoni amun ingende bek anan ko kesutik alal tukul kende asista koistoi peek chekingetundo minutik chutok.

Bo komonut boisoni amuu, kiribe ng'ung'unyek ngegol minutik chu, ago gora, keribe beek, tililitu beek, ne mutai keboisie kee, kemwetishie, akeae kasishiek chechang

Kiy netesetai eng yu ko kakibal bek kobun mutaroit ne mutai kemoche kibisishe imuch keyotyi bichu koba mbar ndaba mbar kebisishe konyor maswek tugul bek.

Ole kiamdoi, ole kiamdoi nii, ko kiamei, inde kutit, kesus, kenyei, aketes chaik koba kutit, ndetar kunotok, ilugui kounotok ak kounotok

Kiy netesatai eng yu kakinde kukunyek sanit ana ko safuriet taitya sikeburuch ak keturek keburuch ak keturek ibkende mbar kobityo minutik kou notok.

Boisioni ole kiyaitoi eng kokwenyu ko kiname minutik chutok kinde nguny ii ak keteshi phophate ii ko kaketeshi phosphate ketup ii ak kikany ropta anan kebis, ndakebis korut ak kikany rurutik kwak.

Bo kamanut keyai boisioni amu ngebai plengwok kobitu bendo, Kora ngebai plengwok kealda kobitu chepkondok.

Cham komabitunat koroi eng korenyu, ako ndabitu takose takinai ole kikoldoi ii, ak kora olekiomdoi amu tom kai akere, ako ndanyoru ole kiole aale sinanai olekiomdoi.

Bo kamonut boisioni amu missing kealde tukchu kobitu rabishek ako kora chito ne iboti kolaei kongetgei yeto agenge ako yeto age konyu akine chepkondok kekure nguni kakisir kazi chichotok.

Achome boisioni, amune ko nii. Ne tai, kenyorune mirikwogik chechang' che chepkondok, imuch kenyor sukaruk eng' yotok kora. Ago kora, ng'aam atise melel

Kiy ne abwati ngager boisioni ko, Netai amitwogik, amitwogik amu nee? Amitwogik amu ngabut ak aibu konyo kurgat noome ako kora ko amitwogik eng kiyakiknyok.

Achame boisioni amu ni, melekwokik ko chang, netai ngaaldechi anyorune chepkondok, kora ngaalde kongetu tabararik ko chotok noboe kiagikchuk.

Bo kamanut keyai boisioni amu ni, netai ko amitwogik, ngoruryo keame eng kurgat, nebo aeng imuchi aalda, abut ak aalde asanyorune chepkondok.

Aneti chito ole kiyaitoi boisioni kou ni, Netai ilundoi keetik ne mutai kosakanegei minutichu ak ako nebo aeng kora komoche kabiset.

Bo kamanut eng kokwet netai ko ni, Kebute tukchu anan kilen kebute minutichu kesire kazi barnotik si konyorune chepkondok yotok, ako kora konyorune keljin chitab kobo imbaret amu kwalda konyorune chepkondok

Anetitoi chito boisioni kouni. Netai, kiribey kotilitu beek atkaan tugul. Nebo aeng', mecheiy kerib ng'alekab chorset amuu misssing kochore bichu tiongik chemii orit yutok.

Bo kamanut keyai boisioni amu, toreti minutik konyorchikei peek cheboisie atkan tugul kobite akoi tun kekese minutikchik.

Ochome boishoni amun kinyorchin peek chemutai inkengaa koimuch kekwonsen anan kechoben musarek.

Boisoni kokii kiwalndakee eng kasarta neko kobek kouni kikimuch kee nyoru minutik che Chang ak ke nyoru kochang kesutik

Boishoni ngaker abwati lokunetab lagokab ingokaik che chotok kealda kenyorune chepkondok ako kora ngoekitu komuch kenyorune banyek.

Kiame kou ni kibonyi mokotiet kendei taban taiyto keisto logoekyi chemitei orit taityo ne kanget keam ak keboiboichi.

Bokomanut eng kokwet amune konii ,nee tai kobitu katoltolewek chebo ibaar ako kora muuch kee boishei eng

Bokomanut amunee konii, kinyorunei kelchin nee tai kenyorunei amitwokik ak ko koraa ngo kess chito kinyorunei chepkondok nyotok ak ko kora nkiib koba kiwandet konyor kasit biik chebo kiwandet

Kii nee tesetai eng nyuu konii kakingeet kenam beek ak kee chob konamgei ak ole kutunei beek

Kiyae boisioni eng kokwenyu kou ni kirate ngororiet ii ak kekweri kwo legem ipkonyor tugun cheome chotok ko sokek, suswek anan ko kiy age tugul.

Aneti ole kiyaitoi boisioni chi age tugul kou ni netai kenamei takalkalit ak kewul kukunyek taityo kongetegei yotok kende minu minutik.

Kiy netesetai eng yu ko kakikem bek kekeme amitwogik che kikoyakitu kakiwirji bek kakiwirji amitwogik chutokyu bek atya konget bek koyakitu.

Bo kamanut keyai boisioni netai koni, Kewirta amitwigik chekikoyakitu koistoi anan kokirindoi miomwogik eng borweknyok ako nebo aeng koistoi kalyangik eng koriknyok.

Bo kamanut keyai boisioni amu ngekol mauek kotoreti kobwa segemik konget segemichu kochobwech kumiat taitya sikeam kumiandani.

Achomei boisonii amuu nee konii nee taii ko ngee kes kesutik chutok kee Ibee kobaa soket ibkealda ke nyoru chebkondok ak ko neboo aeng konyetu chutakchu ak kii kesei kee baek kiakik

Yuu komechei karik che Kimen mising nee tai ko sikotaret kotelel kimnatet ab machinisek chutok

Kiy ne milei bich eng yu ko mi kou ni, Mi bolik, ako kora keboishe mashinino kebisishe ne kato kiyonye korobon sikobisis kobisis ropta ne ma mashini noo.

Boo komonut kee nyai boisonitok nebo kabisishet amuu nee konii toroti korut minutik eng chakchinet ak ko kora kotoreti si manyaaluso anan ko reshoo minutik

Aneti chito kouni, netai koingutyii teta kinet I,kotomo iboishien mashinit noo ikeishien. Ago nebo oeng komokinoishien mishinit nii eng kotugul

Kiy ne tesetai eng yu ko kakibaishe chemangiret ketil ketik ako keti ni koboru kole kiyakoyam ne notok kakimache kweboishe koek kwendet.

Tugun chemile bich che akere eng yu ko, Netai ko ooh ketik waa?, Ako kimwalmwalgei komwalmwalgei ne betun kole taune ano kobekyi ano ako chang sokek.

Achome poshoni amune ko ni; toreti, ndimiondoni kotoreti koistoi mienwokik eng porto nepo oeng kokirindoi mat kopit miemwokik alak eng porto.

Bo kamanut amu ngebut ko amitwogik, ako kora kobitune chepkondok yutok, bitu chepkondok ko kalya? kokakialda. Ako kora kobitu amitwigikab tuga.

Bo komonut keyai boisoni, amunee ko ni. Ng'ebel tagatagek, kotoreti koisto che mutai, imuch kolaa koristo, simuch koam kiagik, anan ang'ot um koib umbu kochang'a eng' kokwet.

Kii ne tesetai en yuu, ko chu ko lagokab sugul. Mieti mbar, mi kochobachobi mbaret. Tatia koi, anan ko mutai nyikogolso, kogol minutikwaak

Boisionichu kobo kiboisie kimnotet ne oo, ko kikowalak kou ni, kikobit mashinisiek che keboisie chemoibe kasarta ne oo ako mamache kimnotet ne oo.

Ng'ager boisoni, um abwoti kouni. Netai, ko kesishiet nekagikes mananas, tatia sikeib koba soket, kenyorune kelchin nebo amitwogik, ak rabinik

Kiit nenyone metinyu ng'aro koi, ko ng'alekab imbar. Yu kotoreti kabatindet anan ko temindet eng' ngalekab imbar

Bo komonut keyai boisoni, amuu kinyorune kelchin. Ago kelchinek ichu, kotoreti mutai mkulima anan kabatindet, anan ko temindet konyor chepkondok, akora ko amotwogik

Achame boisioni amuu, ne tai amitwogik che kaam asikong'et ibokochini nguronik chuu kwaam, kosich kimnatet agotegak borwek kwaak

Bo kamanut amu kinyorune amitwogik ako kora kenyorune amitwogik chebo kiyakik che kiyakik chutok kokakebai kenyorune keljin nebo chego ak bendo.

Boishoni ko kiyate um tamosit noo, tatyaa, kepurukto amitwogik kab kiyagik, molasses, che mitei orit tamosit nitoni, sikobit koboibochi tuga akobit keachinoik chechang'

Kiy ne tesetai en yuu, ko nii. Kakigol minutik eng' lainwek, ago kora, ketes minutik alak che maibe kasarta sikorurio

Achame, amunee ko ni. Kikure kulungulut, amuu kinyorune pendo, ago kora kenyorune mayaiyat ne imuch keam, ago kora, ng'ealda, kenyorune chepkondok

Koroi saishek chechang keboishe keteme amitwogik chebo kiakik missing koboishe sitimet ako kora mamoche kimnatet neo.

Kit nobwote kikayai boishoni netai ko kobotishe nyin anan semberet nenyinet amun ngiroo ko Chang marakwek chuu en imbar ako Koraa ko moche chepkondok chebo kerichek chekisuten.

Aneti chito kou ni imane chuboit na makoboishe ak keundur komasta kitikin atya inde bek ii ak ibinde ole mitei minutikuk.

Ole kichoptoi koroi eng' gaa, ko iname piasik che kekese eng imbar, akibinde ole manyoru asista agetugul. Atia kotebi eng' yotok koek keny, ipkobityo, koek kunotono

Ole kiyoitoi boisioni eng' kokwet nyu, koo kiname chasit akial petrol anan ko mwaita ne boisie chasit nitok, akeba oinonin anan ko nyanja olin, kenam samakinik anan koketech samakinik

Kiy, tugun chebo komonut eng' yu, ko mi netai garit, nebo aeng' komii kot, nebo somok, komitei biut, nebo angwan, komiii M-pesa

Bo komonut boisoni eng' kokwet, amunee ko nii. Netai, kichopchin kiyagiik, amitwogik, ago amitwogik chu, kogonu ng'ebae kiyagiik kogonu chego chechang'

Ole kiyoitoi boisoni eng' kokwet nyu koo ngete kabatindet kotech koot nenyikobae ng'ororek chutok anan ko kechirek. Ko um techei neoo nebo neyame kiyakiak che tindoi

Tugun che mile biich eng' yuuu ko agere moset ne chorsei, anan ne kilen choree beek. Ne angot mutai ngotikotestai kochorso mosoni, ko imuch kebar

Kit netesetai en yuh kibonyii beek, kongibony beechu kobiitu beek chemutai kimuch kengaa ak nyonkegwonksen, ko machakwek che kokibonye banded chu kimuch kilalen maat

Ole kikonortoi koroi ko kindoi ole kaitit missing, ago kora mameche omi omii ole mitei kaliangik anan ko solopiik

Bo komonut boisoni eng' kokwet amuu ngebut ngwek kuonu, um kenyoru kiy ne kiamdoi kimyet, ago kora ngealda ngwek chuton, kenyorune kelchin nebo rabinik

Ole kiyaitoi boisioni eng kokwenyu ko kichobe ole kikoljin karrotyek chu taityo ya kakenyor kechob komie ipkeal karotie chutok ii nyikeronchi yotok ii ak kikany kobitio.

Kerenyu akobo koroi ko netai ii, toreti piik chebo kokwenyu eng ngalekab sipitali, ngot ko memuchikei chito kwo sipitali, ko ngobwa pichu nokotoret pichoto buch amatebei rabiisiek.

Kit nenyone metinyun indoker nii ko takitariek anan ko bik chebo sipitalishek chemoche kotoret chii anan ko mi kouse en yundok.

Ole ilipandei karatasitab atebet ne mie eng ecitizen ko netai iwendi akoi ole kile huduma centre iit huduma centre kiboru arorutik che isubi kokaisub inyoru kongetgei arawet agenge akoi arawek somok.

Kerenyun akobo koroi ko netai ingeyam olemwatae bik chekayam ko kiketae mising anan tesakse kimnatet ab kwondo ngung

Bo kamanut keai boisioni amune ko ni, netai ii, ang ngiun yutoyu amisie tuga anan ko oleiyokete kobetos mionwogik chebo tuga ako kora koribe tililindab teta.

Nkaker boishoni abwoti kouni; Netai chepkondok anan ko rapiishek, nepo oeng abwoti akopo amitwokik amu nguruonichu ko amitwokik.

Ki netesetai eng yu ko tanyi ko kiochin napet anan kinope amu katindoi kewelutik tutikin ne noto kanokotoret daktorindet.

Keret nyuu agobo keetab chego, ko netai, meche tililindo nebo aliet nemii barak. Ago kora, ko mameche kemetoi chego eng' kinetab teta, amuu mutai kokonu kewelutik anan ko mianwogik

Poishoni ko kikowalak eng kasarta, amune ko ni; ki keny ko kikilou beek komite tumwek, kelou beek kong'etke oinonin lakini kokokeit yu komite kiipote tankit ne noto koipe beek chechang.

Ole kiamdoi matundiandoni, ko kichuri mokotiet nebo barak, akeam pendo nyii, tetyaa komitei logoyat nyii, komakiame notok kewirta

Karik cheimokinigei, en boisoni ko netai ko mashinishek chekikeishen chechoton kibaishen en yuton akomakat komiten Chito yuton

Ole kiyoitoi boisioni eng kokwenyu ko kibae ngororek kikojin amitwogik che yomei ak ketenjin kora ole ruitos ole kararan ak ole lalang.

Keret nyuu agobo koroi ko, netai, ngimitei ngalekab keiyetab chego, ago kora komaibe saishiek chechang' anan komakiboisie kimnatet neoo keboisien

Bo komonut boishoni en kokwet amun kinet lakwet kokei chegoo kotakomingin, komutai komonekiten biik komuch kogei inekeen anan kotoretet okot chekee mutai kakayosekituun sigiik kogee

Bo komonut amun kinyorunen amitwogiik I,ak kora keboluu komoche kimnotet ab neranik, neraanik chuchoketchu, Ak neranik ingobois konyorchingeichepkondok koen tai komobendii koyai tuguun cheyaachen

Aneti chito kouni ingonyoo kastomayaat anan KO chito nenyokwolisie, ko netai keerib kutitab mungaret

Abwoti ng'ager boisoni, netai ko golsetab minutik. Ago kora komitei semberetab minutik chechotok kagigol.

Ki netesetai en Yu ko netai kokabatishet ab imbaret imbaraniton ko oo niekeree kakibashien terektoo aeng sikere sikumuch kotar en Saito nemakat

Bo komonut eng' kokwet amuu netai, ng'echope tugukchu, komechei kimnatetab barnotik, ago barnotik chuchoket, ngekochi kasishiek chutochu, koelgee anan koistoegei ng'alekab chornatet anan ko tuguk che yaachen

Ele kiyoitoi boishoni en kokwenyun konetai kekee chegoo, kigee chekoo yeityoo ibakenam kebaen moita tanyatoo sikobiit konyor kimnotet en bortoonyin sikotakotestai kosoob

Bo komonut eng' biikab kokwet nyuu, amunee ko nii. Ng'ochang' beek tankit notono eng' barak yuun, konyoru chiitugul eng' kokwet beek, ne makwele kolen kanyor anum, komanyor anum. Nyoru chii tugul

Bo komonut keyai boisoni amunee koni, netai ng'ebai nego, kobitu mutai ng'omitei tuum koimuch keeny artet agenge koek pendo, atya koimuch kealda kenyorune rabinik

ing'ager boisioni ko netai, kiisiptoi, anan kiyoptoi teta kongetkeiy masta agenge anan yeito agenge, agoi yeito age keboisiey garit, ne garit nitok ko kakilipan chitop garit chepkondok.

Tugun chemile piik eng' yu ko pandek chekikwam kutik ako koraa komite kahawek katikati nepo imbaret ab pandek nemangen ale rurtoy ano nitoni ko inegei

Olekiyoito boishoni en kwokwenyun kimine nyanyik, ak yekakimin kekany koruryo ,ye ruryoo keib koba socket anan ko ndonyoo

Ole anetitai chito ole kiyoitoi boisoni ko, netai kokocheng' ng'ung'unyek che kararan kapsaa, tetyaa kocheng' tagalgalok anan ko chebrok chekoi nyikotorete koribeiy ng'ung'unyek chotok

Bo komonut koroi en bikab kokwenyun amun netai komuch iboishie ko ik ingwek I,anan akot kora imuch keboishien koik kerichek Che kinyoengee anan ko chekinyoiseen

Bo komonut boishoni en kokwet amun netai kinyorunen kelchin, kelchinoik chechwak ko chu, netai ingealda kuutichu kosiche chepkondok, ak kora chu komi biik Che amitwogikchwak

Kiiy ne tesetai en yu, ko lagok chu ko lagokab sugul, che kabwaa mbar nyigoger agobo minutik che kikagol

Mochome boishonii, amune konii ingekol tuguuchu en beek orit kongeme beek anan kora kongeme itondab emet amun beechu ingolaal asistaa kowalak itondnywan ak kotokosta koba barak ,nekoi koibu robta

Ngoker boisioni abwati netai ko amitwogik, amitwogik amu ngeba ip kinus ii, korurtos ak ko kora abwati rabiinik amu ngealda kokonu chepkondok chechang.

Boishoni ko kikowal tuguuk chechang, amune ko nii indoi beek thamosit non ak iwee shuguli chekuket alak ak imete kityok

Toretii koroi, netai ko en kokimitet ab borton anan ko kogimitetab tuguun chechang en borto

Olekikonoorto koroi ko netai ko kibute ak kinde ole kaititit anan kinde beek orit simores, oko iisto chetoretii bortok

Ole kiyoitoi boishoni en kokwenyun KO kirote eik, en komosto agenge ak kebai. Ne mutai kirgit tetab kokwet kotoretii gee

Boishoni netai ko much igees kesutiikuk en imbaar ak yeityo iib indonyo koiweiialda sikomewe asaraa

Olekikonortoi koroi ko kindei olekaitit AK olemanyoru asista, ngonyor asista ko nunioo en chakinet simatakoit soket

Koroi ko olekiomdoi ketone komoswek chemengechen, yetyo kindee kuut ak kokinde kuut, kenyei ak kelugui kounoton

Tesetabtai ne amache ager eng' koroi ko kotko poishe sitimet anan ko ketes nguvut ab machinit nitok sikolapat anan kochaksei tilet minutik anan ko amitwogiik ab kiagiy.

Olekiwaldagee koroi en kasartaa ko netai kikomuch keboishien eng imbar, imbaroniik chechang ak kora kotoretii kokirinda saisiek chekibetii chechang

Achome boisioni amun ngorut minutik kotareti ngaleg gapribet tab ngungunyat ago kora koribe Alan kogure ropta.

Ba komonut keyai boisioni amun netai keyai boishoni kebaishen en chabet ab amitwokik anan kesusi amitwokik ak koraa ngealda kobit rabishiek

Anetii chito kole ineteteet tuguun cheu Chu en imbaar, komokiyoote bereisit, ako kora ingiyaat beek keyote en kasarta nenwach, sikoobiit koribook beek

Ole kiomdoo miwaat ko kibole mokotyee Nebo baraak, yeityo imiit, ye keibach I imit, yekeimiit I kokokobek sutek en mitet nekemite iwirtee nekonget ak iteitestai ak bakeet

Bo komonut keyai booshoni, netai KO ngeyai boishoni kotoretii en ngalekab amitwogiik, ak ko kora Ingram motundiandani kobiitu korootik chechang en bortoo

Ki netese Tai en Yu ko bute Chichi chaik ago ngobut chaik konyoru melekwokik choboto rabishek ako kora kobitu machanik.

Boisioni ko ripetab taritik che choto kekure cheptukonik , cheptukonichu kotindoi alyet ne mi barak ne ngialde agot akenge komuch inyorchigei chepkondok che marekune bokol somok.

Anetii chito kole kibole keringonik che loen, yeityoo ibeilolu indisiot en olekesom ak inyorunen keswot,,ak imin ibolchi ngwony, ak ituub ak ikany korur

Bo komonut boishoni en kokwet amun netai kobiitu chepkondok ingealda paipai ichu ako kora chito nenyon kobute paipaiichu kesirchin chepkondok chebo beetut nenotok kakoyetgee en ngalek ab amitwogiik

Kerenyu nepo boisioni nekigayai nepotai ko: mising' komii kewelutik, netai ko i'much komeyo taritik chu anan koraa kogeny chechang' nematai kotemenen kogeny.

Boisonii Koo bo komonut neo mising eng temindet amuu ngo tem temindet kobun ibaar ko ngo alda ko nyorchinge rabishek ak ko kora Ang konyor katoltolewek eng ibaar

Eng yuu achomei red valensha amuu nee konii ikiiam anan angot koyosei nyii Kobo haraka amameche tukun che Chang sii iiyoo meche kityo chumbik ak mwaita kitikin

Boo komonut boisoni eng kokwet amuu nee taii sikiriet komuch kee Boise kee laisee anan kora kee boishei am ko sikiriet ngii aldee ko rabishek

Nyee kichopto nii ko mchelek indoii maa ndarurio indee bendo maa ak isus iiteshi ndisot ako nyam ndaitia iton avocado kounotok

Bokomanut kee nyai boisioni amuu nee tai nge alda kobitu rabinishek ako nebo aeng amakialda komite keetem nee temanatok komoche neranik ko neranik chuu sikonyorunee rabishek yotok akichek

Tugun chemile ko teta nee kabunu koiyee ak ko matebche kou mabunu koiyee ndaitia Moita nee kakiinye ko oo kosir moek che inyee Chun alaak

En kokwenyu keyoe booshoni kouni, neko keole anan koiyo kochanga, yeityo komoche komiten imbareet neyome neo, moche kora amitwogiik simatkonyolilsoo

Kiit nee tesetai eng Yu ko kakibat ibaret akee metoo nii inganyi Nguni nyi kekol ndaitya kora ibarani kotindoi beek che Chang

Kii nenyone metinyu eng Yu ko netai ko amitwokik nebo aeng ko rabishek amuu nge alnda kotecho kora rabishek chemarekinee elfu muut

Kinetesetai eng Yu ko tuga che ee beek ako tuchu Kobo komasta nimpo wajir ana ko marsabit oliin lalee asista maa

Bokomonut kee nyai boisioni chuu amunee konii nee taii ngekol kitunguik kounoo kenyoru chekoi kee boishei kee suse amitwokik ak ko kora eng kol viasik kouniin kobitu amitwokik amuu tutikin komakoi keealda

Kiy ne nyone metinyu ngaker ni ko, imuch ngororiani ko chorindet anan kochame kolobototi, siko kikindochi tingiliet, nengobet inguni kengen kele mi ano.

Tugun chemile biik cheakere en yu ko tuga cheryebekei o kora komi werin kere tuga ako momii kiit netos yoe nekotoronye eng morionyet

Bo komonut keyai boisioni amune koni, netai ngibai kiagik ii kokonin ana koyie nemutai isis itinye tuga taman ako kiitinye agenge itou

Kinobwoti en boisoni ko kerib nego chetenchu kowui ako kora imuch kenyor nego che iimebik ako choton cheimebik komagoiitegi agoi kityok iker

Baishoni netai kokesut tuga olekisutitoi tuga Chu ko kisute kainget geliek akoi merit AK makimetoi komasta agetugul

Boisioni missing komoche olekikerchin nego, nego chetechu komagoi am komosto agenge ole mining si kobiyong'so, moche koret neo missing sikobiyong'so amatkoborchigei amitwogik

Boishoni kisute tugah komoche kimnotet, ngapi Mokiboishen kimnotet neo ko moche kimnotet amun kibire bek kongetgen indoit chebendi agoi Elen kisuten teta.

Kii netesetai inyuu ko Mii seset ak komitei nego aeng'u ko sesoni kikonaitagee ak nego nee angot muuch kotangoiso tugul kounyeigertoi eng pichait kotongoitos tugul

Boisioni kiribe ingokaik komechei ketim komoswek alak tugul olee bunee tianyik chee muuch ibkoam ingokaik chuu nee tai kou kibsigaa anan Ko mandago ,mandago koamee ngokaik nee mutai kokonu asara neo

Bokomonut kolset ab ketik amunee kotoreti eng ribet ab itondondap emet ago kora koibu robta mising ko robta

Kii nee tesetai eng yu ko chicho katelel eng yo komii korute Moita , ko muuch komianii Moita anan ko mitei kokarii moitak si kokironda mianwagik

Boisoni kokiae kouni Mii toroktet anan ko machinit nee kanyo imbar nyu kotem kesutik atia kee nde trelait keib koba kurgat

Kiomdoo Ono nii? kiome kouni kisuse ak kibony ak keam rurutikchik chemi oriit. yeityo mogotyeet kewirta, ako ngomomi logoek kora kewirtoo

Ingokaichu koimuch komiondos amun kigeere ole kotebtoo, imuch konam amaldaa anan ko kobiir roptaa missing.

Kiy ne tesetai eng yu ko, kiruri marakwek ako kora ko kakima marakwek, kemae kouni ko sikoisto kiy nekure picheb kingereza aflatoxin.

Kiy netesetai en yuu, ko mii weroo kotuti maragwek so ipwkam anan ipko alda sikobit rabishiek

Eng' kokwet nyuu missing, kerate viasik kuole karatita bichuu. Amunee ko ni, sikobiit kogon anan kobit koit kiloinik che makatin che chotok ko sire konom

Boishoni ko beat tab ngechirek, ngechirek Chu ko tindokomoutik chechang, netai ko imuche kealdai NE ngealda kobitu rabishek.

Kiy netesetai en yuu, kokakirat viazik kochang'a, sii teitya keip koba siro. Eng' siro ipkealdai kobiit rabishiek kounotok

Boishoni ole kiyoitoy ko kenyor netai mokimeto kiagik Koba mbar kotom koruryo beg Alan kotom koruryo minutik tugul Kou elikiyaita choso mamakat Kou noton.

Tugun che milei biich eng' yuu ko mauek che kanyalilitu eng' nguny, tatia barak kowalak rangiat koek age

Boisoni kobo komonut eng' kokwet, amuu ndait kekes, ko bitu kasisihiek eng' neranik, ago kora angot komabit kasishiek eng' neranik, kobitu kasishiek eng' mashinishek chuchok

Kiy netesetai en yuu, ko kikimin minutik chu, tatya koraki kotomko, orochotok kait korurio, ne ndarurio, kekes akeib koba siro

Ole kikonortoi koroi ko, kemaa eng' asista, ipkoyomyo kapsaa, ndagagoyomyoo, ole kamakta kabatindet. Ng'ot kobo koib siro, anan kobo ipkokonor

Bo kamanut boisioni amune ko ni, bitu amitwokikab tuga anan kiyakik eng yutok yu ako kora bitu amitwokik chebo chi neu ane siaamis.

Kit netesetai eng yu ko kakok pyasik eng mbaret neming'in mising ne imuch kabatindoni sikoboishe ngurkat

Tukun chemelibich eng yu ko moechu koechen mising ako ndesubi komasirei arawek aeng ako mi olemi rubet

Eng yu akerei chito tyemei konde lain paipishek chebo bek sikobit konde bek komye

Ki netesetai en yu komi tuka koee bek ako saishek chee bek ko sait agenge anan ko sait sisit Nebo bet

Achame ng'ororek amu chutok kochengengjinkei amitwokik eng olatugul akoi ipkonyor icheket eng kimoswek cheter ter

ole kichobto ni kiindo beek ma ak yechemugan ketesta beek che kagenga ak kekwany koek kimyet kora samakiat kiindo maat ak kiinde nyanyek ye kakochamugan ak kiinde kitunguik

Koroi samakchat kotoroti sapet ab kila betut angot ikorwek chebo kamanut toroti kou amitwakiik ako kora koteche borto

Abwoti ayoe boisyoni, mising ko kebut bek, Chu kokoyomyo akomeche kobut akein Kaa ibkebor akemaa

Boisyoni keyoei kouni kibutei bek akinde toroktet atya koib Koba gaa keng'a atya keng'aa asikobit kekonor

Kiy ne tesetai eng' yuu, ko engset ab panyek. Panyechu, missing ole agertoi ane kobo artet anan ko ng'ororiet. Ng'ororiet nii, koi keame koek amitwogik

Kit netesee tai en yuukomi koyoketos negoo, ak kora komi toriitiik barak Che tirirendos kochenge amitwogiik kou olechengdoi akichek nekoo

Machame boishoni amune meche keboishe kimnatet neo ako kora kokakeboshe kimnatani neo komuchi koiriin katit anan ko tikikaik komutai maiyae Kasi neo

Tugun chemile biik eng' yu ko fumbit ne agere en tai oliin ago emet konyalil ne mengen ile bunu ano fumbit notok ii ago nyalil.

Kiy nenyone metinyu ko tany Kobo Olin bo wajir anan ko marsabit anan ko kajiado amune Koni tuchatak bik ab olindok kochame tuga chebo kipkaa

Ngoger guni abwoti ale chichi kawo olin kigonoree beek anan ko ole kigonoree kesutik ii, ibkelechi kotomo koyomyo kesutik ko taitestai imaa koyonyo.

Bo kamanut keyai boishoni amu ngeia boishoni kokerip ngokaik akerip itondop emet amu ngokaichu kokonu keturek che eku katoldoiywek eng imbar

Boisoni kiiribe nego ko bendii betushek ak kobendi saaishek kowalasei amuu nee konii koribe chito nego chechang konyoru kewelutik che mutai koneti kolee Mii yu keyai kouni ak komii keyang kounii

Achame ratetab ngororek amun ngororek ngap inyoru ne ingeleliot sikosumbuanin, ako sumbuanin koui sinam ko kararan ako kaikai komitei kambet katit.

Kiy nenyone metit nyu, ko kakibar tionyi anan ko kakibar kiyagiik, kakibar tanyi. Amunee ko nii, ko sikenyor amitwogik che kiame atkaan tugul

Olekichptai nii KO kigorogani peek (UNGA) chumbiiik ,AK.mwaita angepel. emg ma.si koruryo komnyee

Ki netesetai Eng nyuu ko mitei Choi nesurugu amitwagiik surukyin chitugul. sikopit keamis sigebaboishonik

Boishonii me yuu keae ko unii kiribe nego AK ngororek , ngororek chutok chuu kealdai anan keeny koek chepkondok